,Weche man kaa gin weche mag mbui, kata yore ma nyalo miyo weche mag mbui bedo mayot, kaluore gi king'iyo kaa to waneno gimachalo kaka ICT, ICT gin gikma deal gi weche mag mbui to mondo obed maber nyaka bed gi yor mbui maber kata tudruok maber mar mbui, to king'iyo kacha to waneno gikma, wifi, wifi nyiso tiere mar mbui maber